Abiro loso kode eyor mbola. Kendo abiro buonjo kode, abiro tiyo kode gi duol mayom. Kendo abiro nyise ni iya ok owang' . Abiro terra mos kendo winje mos kata obedo mana ni en owuon to en malo. Ma endi biro konye mar mondo mi en be odog piny kendo wawinjre kode.

Piny owacho pok otimo duto ma owinjore mar golo odok e it jii kotenore gi weche mag rito mwandu. Aparo ni owinjore mondo ochiw puonj e dhok ma jii nyalo winjo e gwenge duto mondo mi ginge ber mar mwandu mopogore opogore ma gin go kod ber mar rito mwandu go. Ma nyalo konyo jopiny e neno ni mwandu go gin mago ma obiro kelo lokruok e ngima gi. Mae inyalo tim e rombe mopogore opogore minyalo bag kod jopiny e kuonde romo mayudore e kor gwenge kaachiel koda bombe ma pacho ka.

Sikunde man kod kuonde somo mag komputa ma konyo e somo mag mbui nitiere. Kata kamano ok gintie moromo. Sikunde gi konyo jopuere bedo gi riekni ma ginyalo tiyo godo e somo yore mag mbui ma ginyalo biro ndikore godo kendgi giwegi e tije. Somo mar mbui bende konyo chudo jopuere gi thuolo mag tije ma ginyalo timo ma ok ochuno ni gidhi e kuonde mag tije ni, niwera tije go ginyalo mana timo e yor mbui. Bende somo mar mbui en gino ma konyo e jimbo tudruok mamiyo yore go mag chwalo ote kowuok kama chielo kitero kama chielo bedo mayot. Bende ma konyo e jimbo lony manyasani kendo kelo yot e tije mopogore opogore michwalo, machuno ni nyaka chwal e yor komputa kata yor mbui kendo miyo ikungo kinde minyalo ti go mang'eny kichwalo tije go e yo mopogore gi mbui.